Andũ aya marũgamĩte haha mahuana taarĩ maathai, nĩ ũndũ wa nguo ici ciao, no ũgĩtue nĩ maathai. Na ah o mũmaathai ena mũtumia wake, akĩrũgamĩte na mũtumia wake, na nĩũrona nĩ ta mendete atumia ao kũringana na ũrĩa maragĩĩtĩa nao. Na nĩta marũgamĩte mũgũnda-ini wao tondũ andũ arĩa me kũrĩa thutha makĩhuana ta ta andũ a bamĩrĩ, na nĩtũrakĩona nyũmba iria ci harĩa thutha, nyũmba magĩthondekete cikĩhuana taarĩ o ciao.

Ici nĩ mbũri cithondekeirwo handũ ha kũrĩĩra, na nĩũrakĩona harĩa cithondekeirwo hathondeketwo ũndũ atĩ no mũtwe ũngĩhota kũingĩra ho, na irio iria cirakĩrĩa citiraitĩkanga thĩ, ũguo no tũgĩtue gũtirĩ na wanangĩki wa irio cia mbũri ici, na ũyũ nĩ ũndũ wa bata nĩũndũ mbũri ti ta andũ atĩ nocikĩhote gwĩciria kana kũmenyerera irio ciacio, no ũkore wĩkore ciaga gũthondekerwo ũũ nĩcikwananga irio nyingĩ.

Ũyũ nĩ ũrĩithia wa thamaki, na maĩ maya magayanĩtio ũndũ no mahote kuuma mwena ũmwe magethiaga mwĩna ũrĩa ũngĩ, na bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ nĩ undo ndũgĩgĩcenjia maĩ ma thamaki ũkĩruta thamaki icio maĩ-inĩ, no nginya thamaki cikorwo ci maĩ-inĩ ihinda rĩothe, maĩ maya menda makagayanio ũũ nĩguo magaikara magĩcenjagio ũtakũruta thamaki maĩ-inĩ.

Ici nĩ ngari cihuana ta cirathiĩ ũhiki, kana cikiumĩte ũhiki, na kũringana na ũrĩa cigĩbuatanĩte nĩ ta cigwetanĩrĩire handũ, na nĩikĩgemetio o wega, nĩ thaka, na ngari ĩrĩa ĩkĩgemetio biũ mũno mũno, ĩno ya mbere, nĩyo ĩkĩhuana ta ĩgĩkuĩte mũhikania na mũhiki, na icio ingĩ kaingĩ cikoragwo cikuĩte arũgamĩrĩri a ũhiki.

Ũyũ nĩ mũmera na ũhandĩtwo thĩiniĩ wa cuba na ingĩtua kũruta mũndũ kũhanda mũmera ũyũ, wa mbere no kwamba kũmwerethera indo iria mũmera ũyũ ũrabatara, akorwo nĩ thumu ndĩmwerethere nĩ thumu mũthemba ũrĩkũ na akorwo nĩ maaĩ ndĩmwĩre nĩ maaĩ maigana atĩa o mũthenya abatiĩ kũũhe na akĩnyita maũndũ mau ngĩhande mũmera wa mbere akĩroraga ũrĩa ndĩragĩka, wakerĩ ngĩmwĩre agĩcokere ũrĩa ndeka na harĩa ekũhĩtia ngĩmuonie ũrĩa hagĩkagwo na ĩyo noyo njĩra ĩrĩa njega mũno ya gũbundithia mũndũ kũhanda mũmera.

Ũyũ nĩ ũrĩithia wa mbata na kĩrĩa gĩtũmaga nyende ũrĩithia wa mbata nĩatĩ, mbata noũcihingũrĩre rũciinĩ cithiĩ ciyethere irio na mbata citinyitagwo nĩ mĩrimũ narua kana mũno ta ũrĩa ngũkũ cinyitagwo nĩ mĩrimũ, na thogora wa mbata thoko-inĩ ũkoragwo ũrĩ mwega na nĩũtigagĩria mũrĩmi bainda njega na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio eeh ngakĩenda ũrĩithia ũyũ wa mbata.

Ūyū nī mūgūnda mūrīmīre na bata wa kurīmīra mūgūnda nī atī aa rīa nīrūtūmaga ahh mīmemera ndīngacīarīe wega na mīmerara īyo yaga gucīara wega nī hadhara harī murīmī no ūmuthete rīa mūgūnda-inī eeh nī ūndū thūmū wothe ūrathīe kūrī mīmera na maaī mothe maratūmīka nī mīmera īyo mīhande eeh mūgūnda ūcīo nī ūkoragūo na macīaro mega na ūgūo mmh mmh murīmī agakīona baīta.

Nĩguo ũhote kũhanda nyeni na cikũre wega nĩ ũrabatara kũmenya, wa mbere nĩ thumu ũrĩkũ nyeni cibataraga nĩguo cikũre wega, na ningĩ nĩ ũrabatara kũmenya nĩ maĩ maigana atĩa nyeni cibataraga,o mũthenya, na ningĩ nĩ ũbatiĩ kũmenya nĩ rĩera rĩrĩkũ rĩkoragũo rĩ rĩega na nyeni, na nginya tĩĩri nĩ ũbatiĩ kũmenya nĩ mũthemba ũrĩkũ wa tĩĩri mwega mũno na nyeni, na wakĩona ũgakĩmenya maũndũ macio mana, nĩ ũgũkĩhota gũkĩhanda nyeni.

Haha nĩ ngano ĩrahandwo na rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa gĩkũyũ ngano ĩhandagwo o ũũ na matinga. Na ihandagwo mĩgũnda-inĩ mĩaramu tondũ matinga maya makoragwo marĩ maramu mũno na mbegũ cia ngano citagwo nĩ matinga maya na matinga maya no mo mathiyaga mathikĩte mbegũ icio. Thumu naguo ũtukanagio nĩ o itinga rĩrĩ, na itinga rĩrĩ rĩgĩtũmaga wĩra ũgakĩhũtha mũno kana ũgakĩrutĩkana naihenya.

Mahuti maya metagwo mĩraa, na mĩraa ĩno nĩ ĩtanukagwo mũno nĩ nyanake nini, na mĩraa ĩno rĩmwe nĩ ĩtumaga andũ arĩa maramĩtũmĩra makorwo nĩ toro na mĩraa ĩno ngĩigua, kũringana na ũrĩa ngĩiguĩte ĩkoragwo ĩrĩ mĩrũrũ mũno, na mĩraa ĩno ndĩmeragio no gũtanukwo ĩtanukagwo, na andũ arĩa matũmagĩra mĩraa ĩno rĩmwe nĩũkoraga tũnua twao tũkĩnunga ũru mũno, kana o na magego magagĩthũka.